kae aneno jopur mane puodho kendo aneno cham mosepidhi mosedongo, oduma osedongo mosebet mabor, kendo kaneno maber taneno ka gin nyithi sikul mobiro puonjore weche mag pur gi ohala kendo giwuotho ei puodho ka gisomo achiel ariyo kolowore gi puodho gi gik madhi mbele e puodho, kaka cham dhi ang'o matimore ei puodho kendo gi ting'o kweche gi kweru kendo ka giwuoyo e kind gi ka gidoyo kendo ka giloso i oduma be ,kaneno maber to gichalo na kendo jopur mane nie puodho mane doyo cham koni gi koni to koro gichung' mondo gi kaw picha moro magi nyalo paro godo ndalo mabiro, oduma osechiek kanyo maber kendo tich puodho ni en tich makelo chiemo ne jopiny kendo kelo mwandu ne jopiny be e yo mopogore opogore kendo en tich maber ahinya ma ji te onego bed ni donje.